Thikũ ici andũ aingĩ mahũthagira mbeca ngendainĩ matũmagĩra ngenda ici kũgũra indo iria mabataire, ningĩ nĩũndũ wa mũtũrĩre wa goro mbeca nyingĩ cithiaga kũrĩha nyũmba na mabataro mangĩ ta irio.

Rita rĩa mbere gũthiĩ haha, ndiarĩ na ũmenyeru mũiganu mũiganu wa ũrĩa ĩrutaga wĩra. Ndioĩ ngũrani ya kũruta mbeca na gwĩkĩra mbeca thimũ-inĩ. Nyingĩ, ndiaririkanire namba yakwa ya thiri, ĩrĩa mũndũ atũmagĩra hĩndĩ ĩrĩa ũraruta kana gwĩkĩra mbeca.

Maũndũ marĩa marangenia haha, nĩũrĩa nyũmba icio cithondeketwo wega. Cithondeketwo cigĩtũmĩra mũhaino wa nyũmba iria ciatũmĩkaga tene Afrika. Nyingĩ, ngari iria cironekana harĩa, nĩcirangenia mũno kwogwo kwonania nĩkũndũ kwĩna andũ memenyete kĩmũhuko. Nyingĩ, ndĩrona marĩa marigicĩirie kũndũ kũu nĩgũthaka na kwĩna mĩtĩ, kuogwo kuga rĩera nĩ rĩega biũ.

Mbeca nĩcingenagia mũno nĩũndũ nĩcitũmaga ngũre indo iria bataire, nangahingia mabataro mothe marĩa ndĩnamo. Nyingĩ kĩndũ kĩrĩa kĩũru ngereire na mbeca, nĩatĩ nĩndĩ ndaiywo mbeca nyingĩ mũno. Kĩndũ kĩu nĩgĩatũmire njĩgue ũru mũno ngoro.

Nĩkuma na ndeto cikoniĩ ũteti mohoro-inĩ ma ũmũthĩ. Gũtiagagga maũndũ maũteti mohoro-inĩ. Kwamũhiano, ũmũthĩ makwaragia ũhũro wa a mbunge aitũ. Mekwaragĩrĩria ũhoro wa mũbunge wĩtagwo Wamũcomba maũndũ matarĩ , matarakenia andũ, tondũ mabatarĩirio kwaria maũndũ marĩa marathumbũra bũrũri, no nao mathiĩte gũthaka mbunge-inĩ.

Gĩtũmi gĩa kũmena ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ndũrĩ na ũgitĩri, mũndũ o wothe no okĩre na aambie kũrĩma hau na akorane na mbeca icio, koguo nĩ gucioya egũcioya athiĩ nacio, nyingĩ nyamũ no yũkĩ tu yaambie kũrĩa arabu yone gathandũkũ kau, koguo mũndũ wothe akĩhĩtũka no akone na oye mbeca iria ciĩ hau thĩinĩ. Nyingĩ maũndũ ta mbura kana kũriganĩrwo harĩa wĩigĩte mbeca icio.

Macini citũmagĩrwo kũgetha igwa kũndũ kwĩna mũgũnda mũnene. Irutaga wĩra ũũ. Yambaga igatinia kĩgwa kĩu kũrĩa thĩ, arafu ĩkaruta mahuti, arabu ĩgacoka ĩgatinia kĩgwa kĩu tũcunjĩ tũnini. Naũgwo, ĩkarĩka ũgwo. Nĩnjĩra yaharaka mũno, na kuogwo nĩĩtũmĩkaga nĩ arĩmi anene.

Ndarora ũũ ndĩrona arutwo me kĩrathi magĩthomithio nĩ mwarimũ, ngeciria nĩ andũ a ngumbarũ tondũ mbica iria cicurĩtio kũrĩa rũthingo-inĩ nĩ mathomo ma ciana nini. Kuoguo aya nĩ andũ anene macokete cukuru gũthomithio indo iria matathomire me ciana.

Moritũ maria makoraga acia aciari aya nĩta; gũthiĩ kũndũ kũraihu nĩgetha kũcaria motungata ta thibitarĩ kana cukuru. Nyingĩ, gũtikoragwo na ũgitĩri, gũkoragwo na mbara nyingĩ mũno. Kuogwo aciari magakorwo na thĩna, ũrĩa megũthiĩ wĩra kana ũrĩa megũtwara ciana ciao cukuru norĩa cikũhana nĩũndũ wa bara icio. Nyingĩ, nĩgũkoragwo na thĩna wa kwaga irio na maĩ, nĩũndũ kũndũ kũu nĩkũkũmũ biũ. ũrĩa ma mahũranaga na moritũ macio, nĩkũrĩ ikundi ta Red Cross iria ciũkaga kũmatho kũmateithia na kũmahe motungata.

Ndathamĩra handũ herũ, nĩnjoyaga, nĩnjoyaga ihinda iraya kamũira nyonete mũrata. ũũ nĩndũ kaingĩ nyendete gũikara nyũmba, ndienete gũtinda ngiuma nja. Nyendete gũĩka maũndũ makwa ndĩrĩ owike. Maũndũ marĩa njaragia thĩiniĩ wa arata nita, nyendete mũndũ mwĩhokeku, mũndũ tũngĩteithania nake na mũndũ tũngĩkũra hamwe.